Rwoikab Kenya komuuch korwoiyo akosiryo komyee ni ko amun eng' tai ko icheket ko tindoi talentait noto bo rwaet melin no kilin ilazimishani korwoiyo kora ko icheket kocham kopendi konyikoyoei training eng' komoswek cheterter ko training noto kocham koyoe kou boisheng'wai ineni ikere Ile icheget komuch korwoiyo akopelyo eng labatet noto ng'wai

Eng' pikchaini komi ole kikiser kele kilimal kora komito piik chekiilach tishatiskek chepiriren toku kole icheget koyoei boishet kampunit nito bo kilimal kampunit nito bo kilimal ko kampunit nebo ng'alekab mosong'natet amun yo imoche iale tukuk eng' kampunitnito komuch iyal kobun ng'alekab mosong'natet yaani iole on-line akorok keyokun tukuchoto akoi ole imenye eng' kasarta nenwach mising

Ngopit sikindet simoit konyo sukul nebo utalii alechini kongoi inendet amun kapir simoit konyo sukul korok amwaite kanenyu atebee inendet alechi tos kabir simoit amunee kondikakoarorwa kole mokchini lakwenyi konyo sukulinoto alechi inendet kongoi akorok aarorchi kosisyek chekikonu eng sukulit noto bo utalii atebe alechi tos kamokchinigei lakwanoto koyai kosit nebo hospitality anan nebo kechop omitwok ko ndikakomwowo alechi kichobotin ache ketoret lakwanoto nyii konyor kosinyi noto mochei alechi kotoreti konyor admission letter nebo lakwanoto asikopit konyo sukul konyikosoman lakwanoto

Koroito nenomei lakok mising eng' komosta nebo Homa Bay ko koroito nebo cholera koroyoto bo cholera koibu beek chechafu anan koibu akot omitwok chematililen kora akinyoru ile komosata bo Homa Bay ko matindoi milimet ara kobwoni beek yo karobon koruiyo eng koret ineni konomei piik mising koroyoto amun ndarobon akoruiyo beek kotyech pichoto bechoto ako beko icheket komatililen konam koroito

Eng komosta nebo Kisumu kokolei piik tuguk cheterter piik chechang'kokolei bandek mi chekolei ng'endek mito chekolei akoi ndisinik kora komi piik chekolei nganok Ako mi chekolei mauwek chebo sunflower mito kora chekolei akoi robuanik ak tuguk alak cheterter Ara inyoru ile komosata bo Kisumu kekolei tugun chechang' mising

Anee oyogii kiyagiik cheterter iih, oyogii tuga, oyogi ngororek iih ak ayogii kora ngechireek, oyogii anee mising' iih tuga chebo kipkaa amuun oleabunuu ko koreet neyamaat, koraa oyogii ngororek iih ago ngororek choton keyotitoo koba agoi kobwa koroot, oyogii koraa ngechireek tuguuk chuton tugul iih ogere anee ole bo komonuut mising en anee, amuun cheuu ngunon tuga kogonon anee chego, koraa komuch aalda tuchata anyorchigee chepkondook, ngororek kogonon bendo ak gechireek ago koraa kogonon kelchin mising' amuun iih ndaalde anyorchigee chepkondook

Eng kapwotutik chu ane akobo kwonyi chu kikure mama fua ko icheget ko piik chechenyei boishet asikopit konyor omitwokikwach chebo kila ako pichuto agere ane ale piich cheikiligei mising ineni kobendi akoi kounchi piik ngoroik asikopit konyor chepkondok Kasi nito bo mama fua ko boishet neu boishet agetugul ako kikoyangei iche kole mama fua ako makat komwetyi piik ngoroik eng kila betut asikonyor chepkondok, chepkondok choto nyoru iche kotoreti mising amun mikoi kobai lakokwach anan kobai akot familia neng'wai kora kokeikei chito imwetchi piik ngoroik asinyoru chepkondok kosir isom chepkondok eng piik cheterter

Eng' kerenyu ane kwonyik chechutei boishet chechang' murenik ko kwonyi choto konyikonen mising ako togu kole icheget kotindoi kakiletab kei mising amun mi boishonik chemuch koyai kwonyik alak chemakipwotyini ngo tos imuch lakini ndayai ine komuchi boishonoto mi boishet neu ketech korik kekere kele piik chechang' cheyoe boishonoto ko murenik lakini much inyoru kwonyik chemuch koyai boishonoto akere ane ale mi koyee kwonyichoto amun icheget komamochei kosomso ako icheget komuch koyai boishet agetugul asikopit konyorchingei chepkondok komapun oratinwek chemanuolunotin eng' kokwet

Ngeyat tuget neo eng' taonit kocham koibchini kamanutik biik chebo komosatak mising kamanuti choto much konyor biik chebo komosata ko agenge ko tugeshechuto yoen kocham ko being'wai nebo tukuk komi ng'weny kosir tugeshek chemengech amun icheget koibu tukuk chechang' ara koibune beit neile mi ng'weny kidogo konyikooldochini biik eng' beit nemaya ara kamanutik chemuch koib konoto netai ko age kora ko tuganoto yoo ko mising' kotindoi tukuk chechang' ara ngwo chito konyoru tukuk chi chechang' kwal eng'sait agenge anan ko kasarta agenge akwechigei kaa.

Ane ami kayonjinet ak serikali konam nyumba kumi amun ngonam serikali nyumba kumi ikere ile pitu ng'alek chekororon eng' kokwet amun biiko konoegei komye akingen ile ng'o nemenyei ole ilekit nito kotoreti mising' eng' ng'alek cheu akot chorset komakochong'itu kou yo momito anan yo maingengei biik chebo nyumba kumi.

Ane apitishe kerchek chechang' eng' imbar netai yo mapat mbarenyu ko cham apitishe kerchot nekikure weedall anan ko sait age komuch apitishe roundup ko ngamin tuguk cheu ng'endek komuch ndakakoegekitu anan ndanyor tumdo apite kiit nekikure beansclean choto kerichek chapitishe ane eng' mbar

Omitwokik chekiome achek eng' kokwenyo kochang' mising netai keome omitwokik cheu kimyet ak ng'wek ng'wechoto ko ng'wek cheterter kong'etkei sukuma spinach akoi kobichek kora koomitwok alak chekiome eng' kokwenyo ko tukuk cheu michelek kora michelek kocham keomtai mising marakwek anan ko akot ndenguk kora ko omitwok alak chemuch koam biik eng' kokwenyu ane mising ko cheu akot rabuonik amun yo kolsetab rabwonik eng' komosta noto amun komosta neyamat kora komi omitwok alak cheu akot kitheri kocham koomei biik mising kitheri mito akoi mayainik amun biik chechang' kotindoi ngokaik koamei mayainik alak koomei akot bendo nebo ngokchet eng'saishek alak

Ropishek chanyoru ane eng' kila arawet kocham apchee kobun kepeperwek chechang' amun mito tukuk chamokchinigei ane chemochei rapishek tukuchoto kocheu omitwokab koot komakat komito rapishek chekapchei sikobit keale omitwok rapishek alak kobendi lipanetab kot amun amenye kot nekilipani Kila arawet kora komito ropishek chebo tukuk alak cheterter andeni taban kora komi rapishek chemakat kora akonor asikobit kondanyoru kiit nemochei rapishek eng' haraka komito ropishek chekakonor eng'taban ara cham abchee ane kounoto ropishekchu.

Oret nekinyi karishek eng' emetab Kenya anan ko nenyie Karishek mising eng' emetab Kenya ko oret nebo Nakuru akoi Eldoret oranoto kocham konyie mising' karishek akoi che trelaishek cheibei tukuk cheterter treleshe choto ko chebendi akoi komosta nebo uganda igere ile chang' mising karishek eng' oranoto ako ineni kobitu akot nyosutikab barabaret eng' oranoto bo Nakuru Eldoret Ako eng' oranoto asikobit komatikochag'it karishek mising komakat kokilgei serikali kochop oratinwek alak chechang' chebendi komosata asikobit konyor karishechoto oratinwek chechang'